Abatĩe gũthĩĩ aare raĩni aara raínĩ andĩkĩthĩe, aandĩkĩthĩo andĩkĩthĩe acoke athĩĩe kwĩ ndagĩtarĩ mwana athĩmo kĩro acoke athĩmo ũrũgarĩ acoke ataarĩrĩe kũrĩa mwana ũrĩa mwana araĩgũa, kurĩa arwarĩte akoro nĩ mũhĩo acoke athĩe aandĩkĩro ndawa athĩe oe ndawa acoke atarĩrĩe ũhũro wa mĩĩrĩre mĩega ya mwana ũcĩo.

Njĩra ĩrĩa njega ya kũhengere mbembe maĩ, nĩ woe mbombo yaku ya maĩ, ũgũre maguta nĩmo betũrũ, ũcoke ũnyitithanie mĩberethi. Mĩberethi ĩyo ũthiĩ wĩkĩrĩte kũu nĩĩkũhota kũnengere mbembe icio maĩ na njĩra hũthũ mũno.

Noũhũthĩre ndoo gũitĩrĩria maaĩ mĩmera yaku na naũhũthĩre bombo kũhengere maaĩ mĩmera yaku na no ũhũthĩre mĩberethi ũrikie rũũĩ wũitĩrĩrie mĩmera yaku na no ũhũthĩre ona mitũngi nĩ ũgũkorwo ũgĩitĩrĩria mĩmera yaku maaĩ.

Njĩra ĩrĩa hũthagĩra ya kũiga maĩ mũgũnda ndathire ngĩenja irima rĩa biti ithathatu na wariĩ o mũnene ngĩcoka ngĩrĩara iratathi rĩu rĩrĩa kwoira nĩhotaga kũgetha maĩ macio, kũrĩ na matangi njigĩte o kũu mũgũnda magũkorwo ngĩiga maĩ, na macio nĩmo hũthagĩra rĩrĩa ndĩrenda kũhe indo ciakwa maĩ.

Thiaga ngenja kamũtaro ka ũraihu wa fiti ta mĩrongo ĩrĩ, ngacoka mwena ũyũ ũngĩ wa lefti ngenja kangĩ ka wariĩ wa fiti mĩrongo ta ĩrĩ ũguo, gacoka ningĩ hau hangĩ gathiĩ nyenjete tũmĩtaro twa gũte maĩ macio nĩgetha mũcere ũhote gũkũra wega.

Mũgũrĩ agĩhũrĩra thĩmũ anjũrĩe ũhũro wa ofa nĩngũgerĩa kũmũtarĩrĩa angĩkorwo ofa ĩno nĩndeĩthekĩte nayo nĩngũgerĩa kũmũteĩthĩa ũrĩa ndekĩre na kĩrĩa ndahũthĩrĩre na ũrĩa ndathĩre nĩ getha ofa ĩno ĩtũĩeke ya kwagĩra na ndĩmũonĩthĩe ũhũro, na ndĩmũonĩthĩe wega ũrĩa njĩra ĩrĩa e kũhũthĩra nĩ getha ofa ĩno ĩtũeke ya kũmũkĩnyĩra, angĩkorwo nĩĩ nĩhũthĩrĩte nĩngamũonĩa wega na ũũrũ wayo no nĩ ngamũonĩa wega ũrĩa wonekete.

Ũndũ ũrĩa ndĩrabatara haha, wambere nĩngũkorwo nĩngwenda gũkorwo, itarĩ mũndũ wĩna guoya na maĩ, njoke ngorwo ndĩna ũmĩrĩru gũkorwo ndĩ kũu maĩinĩ, na ũkorwo nĩuhotete gũkorwo ũrutĩtwo gwĩka ũndũ ũyũ, ũcoke ũkorwo wĩna mwik kĩmwiko gĩkĩ, na nĩgetha ũhote kũhũra maĩ gatarũ, na nĩgetha ũhote gũthiĩ na mbere gũkũ maĩnĩ.

Ũyũ nĩ mũndũ ũthĩnjĩre gabũri gake kana kagombe gake na oka ahingũra bucheri, acoka akia mwaki, acoka aĩgĩrira rũtara rwake na acoka aĩgĩrĩra nyama yake riko. Reu etereire nyama ĩno ĩtũĩke tayarĩ nĩ getha ambĩrĩrie kwenderia agũri. Nĩ getha agũri moka ahote kũmatuga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Maũndũ marĩa arabatara nĩ akorwo akĩnyĩtie mĩaka ĩkũmĩ na ĩnana ũgũo no mũhaka akorwo na gĩbandĩ, na akorwo na andũ na mũndũ ũngemũcainĩra kana gwĩkĩra thaĩrĩ ũkĩnyĩtĩe bandũ mĩaka ikũmĩ na ĩnana na akorwo onake ena gĩbandĩ, acoke akorwo ena kĩndũ gĩa kũrũmagĩrĩra ngombo ĩo nĩ getha atuĩke kĩndũ kĩĩganĩte ta mbeca ĩcĩo nĩgetha atuĩke wa kũheo mbeca icio.

Ũndũ ũyũ rĩrĩa mũtumia arĩkia kuohoka, kana kũheo mwana, mũthuri wake nĩmathiaga rĩngĩ na mũiru wa mũtumia ũyũ warĩkia kũheo mwana kana mũciari wa mũthuri ũyũ nĩgetha mathiĩ thibitarĩ makagĩre mwana ũcio warĩkia gũciarwo mathiĩ na ngũo irĩa mwana ekũrutwo nacio thibitarĩ macoke matwarĩre mũtumia ũyũ kĩndũ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na nguo ciake na nĩgetha mahote kũinũka.

Wa mbere waingĩra obici-inĩ ya kũrigitana, akorwo nĩ andũ agima tũhũthĩre andũ agima, nĩ ũgũkorwo meyandĩkithie, na nĩgetha mahote kwa ndagĩka ĩno kũingĩrio mũtambo-inĩ ũretwo SHA, maingĩra mũtambo-inĩ ũcio nĩ magũcoka mathiĩ mathimwo pureca, macoke mathimwo cukari, nĩguo BP, macoke mathiĩ rĩu mone ndagĩtarĩ, na nĩgetha mathondekwo.

Wambere, kĩmwana gĩkĩ kĩrarua, no nginya gĩkorwo kĩarĩtie na mama wao, nĩgetha gĩtĩkĩrio kũgimara, wa kerĩ nĩ kũrĩ kũndũ metagio, ũhoro wa mwana ndagathiĩ na kĩnyatha, na nadagathiĩ na mũbuto, athiĩ ahũthĩre kĩnyatha, nĩ kũrĩ marugagĩrwo njohi, na nĩ kũrĩ mũthenya ũcio mathiĩ kũgimara, mathĩnjagĩrwo ngũkũ, manina thutha thikũ, manina thikũ ithatũ, magacoka magathĩnjĩrwo ĩngĩ ĩtagwo ya kuumĩra.

Ĩno nĩ ngari ĩthondeketwo, nĩ ngari ya gũkua maguta ma betũrũ kana ndithũrũ, na nĩ tũkenaga mũno rĩrĩa cikunĩkanĩtio ũguo tondũ nĩ ũkoragwo, ĩ open, nĩ ĩkoragwo ĩrĩ ũgwati mũnene mũno harĩ mũingĩ. Ũguo maguta ma betũrũ nĩ ũgwati mũnene mũno harĩ mũingĩ. Rĩrĩa ĩkunĩkanĩtio ũguo nĩ tũonaga harĩ na ũgitĩri mũingĩ ma.

Nĩndekĩra pini rita rĩa mbere, ndacoka ndekĩra rĩa kerĩ, ciothe ciarega, ndacoka ndekĩra rĩa gatatu, onayo yarega, rĩu wekĩra rĩa gatatũ, pini ĩyo nĩ kũmburokwo ndamburokerwo na rĩngĩ nĩ wĩragwo wethe thimũ ĩngĩ nĩgetha ũtũmĩrwo kĩndũ gĩtagwo PUK na rĩngĩ kwa dagĩka ĩyo ndirĩ na thimũ hau hakuhĩ na ndirĩ na kĩndũ, na ndirĩ na mũndũ tũngĩteithania nake, rĩngĩ nyuma handũ haraihu na nĩngwendaga kũruta mbeca thimũ-inĩ, ũguo ndingĩhota kũruta mbeca thimũ ĩyo ĩhinge.

Ririkanaga mwana wakwa wa kairĩtu wa irigithathi ni mwana wakũrire na ũgima mwega mũno wa mwĩrĩ, na agĩkũra o wega, akũra orowega nĩ ndamũtwaraga thibitarĩ agathimwo ũrugarĩ, agathimwo ũgima wake wa mwĩrĩ na nĩ akũrire e mwana mwega na mwana wĩna hinya, ũgũo nĩ ngenaga mũno rĩrĩa ndona twana ngaririkana irigithathi rĩakwa.

Aya nĩ andũ, meyohete na indo ciao ciothe cia kũina, makeyoha na ndarama, makeyoha na na makeyoha nyamũ ciothe ciao cia kũina, na magathiĩ handũ gũcindana kũina, magacoka magakia mwaki, na nĩ macindano me namo ma kũina haha, na arĩa marĩcinda nĩ marĩheo gĩkombe.